Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mahiũ, ici nĩ mbũri, mũndũ arenda kwambia ũndũ ũyũ, ingĩmwĩra ake nyũmba cia mbũri, iria cina gĩcigo gĩa kũrĩra na gĩcigo kĩa mbũri gũkoma kana kũhurũka. Ningĩ agũre irio ta nyeki nyingĩ na gũciga makũmbĩ-inĩ cia gũtũmĩra matũko ma nahau gabere. Ningĩ ethe ndagĩtarĩ wa mahiũ wa gũtũngatagĩra mahiũ make rĩrĩa marwara kana rĩrĩa ena kĩũria gĩothe gĩkoniĩ ũrĩmi wa mahiũ maya. Ningĩ atungatĩre ũtheru nĩgetha kũnyihia mĩrimũ mahiũ-inĩ make.

Ũyũ nĩ mũthako wa ngobu, ũyũ nĩ mũthako wendetũo mũno nĩ andũ. Gwĩka ũndũ ũyũ, gũthaka mũthako ũyũ, nĩ ũrabatara kĩharo kĩnene nĩgetha waringa mũbira ndũkagurarie andũ, rĩngĩ nĩ ũrabatara mũtĩ wa kũringa mũbira ũcio na mũbira, na ningĩ nĩ ũrabatara ũmenyo wa kũringa ũcio mũbira, nĩgetha ũingĩre irimainĩ rĩrĩa ũbataireú kũingĩra.